ore eninko iltung'anak loogira tentumo peetumoki sininche airoro naa incho enakata egira entumo ae endelea ashu uh, enaiterunyie entumo nijoki naaji metoomonu ashu ebol entumo niroroki iltung'anak yiolo sii enkat toki ninko iltung'anak peetumoki airoro naa indim aikilikwana maswali nijoki amaa ena baye kaji iko tenidol iyie peemitoki sininche aagira tentumo neeku yiolo iltung'anak loogira tentumo kifaa nishori maswali naatumoki sininche aijibu peyie mitoki aagira tentumo.

Ore inkoitoi naitumiya oltung'ani airorie iltung'anak naa naa indiim airorie iltung'anak tenkanyit, indiim naaji ataa irorie iltung'anak kumok peyie itum siiyie iltung'anak lekisaidia ashuu iltung'anak likitamoo toonkolong'i ninyamal asho toonkolong'i niyieu ereteto neeku ore enkiroroto ooltung'anak keifaa nirorie iltung'anak tenkanyit niaku sii oltung'ani losotua aaku oltung'ani onyikaki iltung'anak tosotua nirorie nirubare peekitumoki siininche aisaidia enkata ninyamal.

ore nkaatitin naisaidia oleng ashu kisaidiyia oleng telelero ashu tooltung'anak kutitik amu ore nkaatitin ore ntokitin iapa naa kitumia oltung'ani atumie eng'eno ore sii enkay toki nitumia oltung'ani ayiolou entoki torronok wentoki sidai yiolo sii enkay toki onkatitin naa kifunza inkera metubulu tolmanyara ashu metubulu toltabia sidai neeku yiolo inkera mitoki aata iltabiani loopashari tolosho keeku inkera keeta tabia sidai.

ore entoki nayau ilarrabali toltung'anak naa enkanyit ashua kelelek naaji iltung'anak loorro ilchambai, kelelek eorro ilchambai naa tenemeeta sii iltung'anak enkanyit aitoki naa kelelek ake ikosanisha ina toki amu ore enkanyit tolosho naa entoki e maana nelelek sii uh, ore tenemeeta iltung'anak enkanyit oodolta ajo ore iltung'anak kutitik nedek iltung'anak botorok yiolo tina saa nikosana neeku ore ilarrabali naa kifaa ake netum iltung'anak enkanyit peetumokini aawaita ilarrabali tolosho.

osotua obikoo teninko tenintayu ashu enyorrata naa indim aing'oru ilchoreta indim naaji aishoo ilchoreta inkishu nimpotorerepee etumoki osotua atobikoi yiolo sii enkay toki indimidimi aitai inchamai amu yiolo inchamai naa kisaidiyia sininche mitai ilchoreta ore sii enkay naa ee indim ataparana iltung'anak losotua anaake peyie itumokiki atipik ilo sotua nebo neeku iboitata enaake wololo tung'anak losotua peemitoki naboisho inyi aimin.

ore enkisuma nisaidia oleng olosho le kenya eyau naboisho neyau eseriani neyau iltung'anak tenebo ore sii tina oitoi yiolo enkisuma nikuna iltung'anak metaa kiro enkutuk nabo enkutuk naa teniro oltung'ani naa itumoki aelewa neeku ore enkisuma naa enetipat ashu ene maana ishoo sii iltung'anak metijing'a isiaitin toonkuapi eboo o tekenya neku ore iltung'anak loisumate naa iltung'anak letipat ashu iltung'anak le maana amu keyiolo ajo kanyio entorrono naa kanyioo esidai kanyio ifaa nees naa kanyio ifaa nees.

ore eniko iltung'anak tenejing internet naa ing'as oltung'ani ainyiang'u esimu sapuk esimu e smartphone naa ore piinyiang'u niata olaini laijo ole airtel, ole safaricom arashu ole telkom bora akentay metaa olaini loibung data ashu loibung network vizuri niyata sources naduo e internet ore tinasaa netumoki oltung'ani atijing'a internet indim aitumia data indim aitumia wifi neeku ore internet naa indim oltung'ani atijing'a esaa pookin niyieu bora akentay metaa iyata data niata internet ashu iyata data o wifi nitumoki atijing'a internet.

ore entoki nanyorr tenaparan iltung'anak toonkang'itie enye naa ee ore iltung'anak liparan naa iltung'anak loonyorrisho iltung'anak losotua iltung'anak loota naboisho neeku teniparan iltung'anak nikisaidia teramatare nikisaidia naaji airemisho neeku ore paran oltunganak naa iltung'anak ekisaidia oleng iyie ira oltung'ani amu ekin keep busy neekumiata oltung'ani inkulie shughulini ashu inkulie tokitin torrok nijo oltung'ani kalo aas.

Ore inkoitoi naayaki nanu dupoto naa aayaka enkisuma dupoto aayaka sii eramatare dupoto, naayaka enkiremisho dupoto neeku ore enkisuma naa entoki etipat tolosho kefaa iltung'anak peisuma peetumoki aanoto enkanyit ore sii enkiremisho naa naa keisho iltung'anak indaiki neisho iropiyiani neeku ore enkisuma naa enetipat oleng ore enkae toki naata naboisho ashuu naata faida ashuu dupoto anaa inchamai keisaidia siininye inchamai irkijanani neisaidia inkituak neisaidia iltung'anak pookin kituak neeku ore inchamai naa tolosho naa entoki etipat oleng.

Ore entoki naisho matijing'a ematatu alang ingarin ooloopeny naa ore ematatu naa entoki s public, entoki naa kejing kila mtu kaa keichip sii naa kesiioyo naa kelelek elaata neeku ore ematatu imikimbok amu kelelek ijio ajing engari olopeny keeta duo ninye olopeny shuguli najo kaimaa ewueji neje nelo aton tiae wueji nikimbok neeku ore ematatu naa ina siai ake ninye eeesita meeta meeta ae siiai peya ake iltung'anak neshuku neeku afadhali ijing ematatu amu ninye nikintasiooyo mapema amu ninye sii elelek elaata alang ingarin ooloopeny.

Ore teneipang'u oltung'ani tiaji eloito aang ashua osupuku naa ing'as oltung'ani ayiolou esaa duo naifaa nilo osupuko ashuua aji ashuu ilo esiai niseet alarm ninyiototo nisuja niook shaai nimbrash ilala nimpang alo osupuko duo itiii iloito esiai nimpang ang'as aing'or amu ira olaramatani nimpang ang'as alo aing'or inkishu ning'or intare ning'or tenaa ketii inaamoi tenemetii inaamuoi niliki tenaa ketii inaamuoi nilikio naa peeremi ashuu peing'ori amu ira naa olaramatani yiolo tinakata nimpang taa inakata atumoki ashomo esiai indipa atoduaa kila kitu ajo kisawa.

Ore tenanu naa kanyor imatatuni alang iltukutuki amu ore imatatuni naa kelelek elaata ematatu Alang oltukutuk amu yiolo oltukutuk naa oltung'ani obo enap ashua waare nikintalak kutegemea weilata naitumia ashuu o distance nilo ajo kebaa naayiolo sii ematatu ee kesiooyo amu teneiput iltung'anak nelo naa kelelek sii elaata ematatu alang oltukutuk yiolo ematatu nemekinosie enkijiape alang oltukutuk naa safe amu irara kumok neeku meetai enkarueisho naajo oltung'ani kees tiatua ematatu amu irara naa kumok neeku metumoki ataasa neeku yiolo oltukutuk kelelek ees amu iyie ake openy neeku ore ematatu naa keisidai olang oltukutuk.

Ore nanu naa kanyoraaa ajo keishia peepoyie iltung'anak kumok imatatuni peiwuang'ie jam torbaribara loongarin ooloopeny amu ore imatatuni naa kenap iltung'anak kumom alang ingarin ooloopeny amu yiolo ematatu kelelek enap iltung'anak tomo uni ore engari olopeny nemenap iltung'anak zaidi neeku ore iladuo tung'anak tomon lootii engari olopeny naa keidim sii aatijing imatatuni pookin neiwuang'a ingarin kumok torbaribara maare maauni neeku yiolo tina saa metii jaam orbaribara ashuu metumoki jam atijing'a orbaribara amu matatuni ake naatii naaniche sii naanap iltung'anak kumok torbaribara.

kanyorraa ajo ore emponaroto e mtandao nitadoyie enkanyit telelero amu etaa yiolo elelero naa keesita intokitin naadolta te mtandao nelelek uh, yiolo nena tokitin naasita kelelek aa torrok ashua kelelek aa ntokitin naayiolo tolmaasay ashu yiolo te utamaduni nemifaa neeku yiolo mtandao nitadoyie enkanyit oleng telelero amu mekire eesita elelero enaa enayieuni ashua ena ntokitin apa naifaa nemeesi ashu neesi tolosho lemaa.

ore enaiko tenashipakino irishat sidain tenkishui naa kidim oltung'ani atipika supukuu nishipakino oladuo sirua ashu enaduo olong sidai nidamu te maisha ore sii enkay toki indim oltung'ani ee atudumu olmarei lino tenaa ashu elatia inyi nilo arik out ashu nilo alo aitobirr toonkulie wuejitin nirik intaoni sidain inaduo wuejitin naa tenedol siininye oltung'ani neshipakino yiolo sii enkae toki indim oltung'ani atoosho mpishai ashua ahomo atoosho mpishai nikintadamu ashu nikintishipaki aitadamu inoolong apa sidai nidamu siinye yie tenkolong ino.

ore eninko piipashare inkiminat oosiaitin telelero naa ore entoki edukuya naa isuma oltung'ani nitum inkardasini inonok paa ore irishat pookin naapuku orkasin nikitumokini aipoto ore sii enkay indim oltung'ani atatashare iladuo tung'anak sapukin piikitumoki aisaidia esiai pookin ashu peekitumoki ataret tenkata pookin niyieu oltung'ani amu ore intokitin isiaitin e sirkali naa kisaidiyia elelero oleng.

ore peeme oledupoto olduka sapuk lotaboloki temurua naa ore olduka sapuk niminie elelero ashu niminie enkitoo oltung'anak sapukin neeku ore olduka iminakita iltung'anak kumok nees imbaa nemishia neokisho nenya irkeek loitemerisho neeku ore olduka itapong'oyie irkijanani oleng neeku meponu ang neeku meramatisho iltung'anak olduka ake ekwetiki yiolo peekwetiki eeta inaduo kuti pisai neishunye nena pisai nemuti tinewueji neeku yiolo olduka sapuk neme oletipat oleng tooltung'anak amu eyawua asara aiminie elelero.

ore ewueji nitapaash emurua ang enkare tenkata enchan naa yiolo enedukuya naa kitapaash irbat kitapaash irbat emurua enkare neeku metumoki atooro metumoki enkare aawa kila kitu enaduo natii enkop ore enkae toki yiare naitapaash emurua enkare naa indim oltung'ani atuturo embarbal ashu olturoto yiolo ele turoto naa olong'amu enkare nagira akwet torpurai pookin neng'amu aiturrur nepik nebo neeku metumoki enkare akwatikwata ashu metumoki enkare atooro enkop aya inaduo tokitin naatunoki ashu inaduo tokitin natii enkop.

kanyorra nanu metesheta sirkali inkajijik e nyumba kumi amu ore inkajijik e nyumba kumi naa kisaidia ,kisaidia emurua nisaidia ilelatia laduo lootashare amu ore nyumba kumi entoki edukuya naa teneesa entoki pookin ashu tenai naaji meetae eseriani temurua naa ilapurrok etii empurrore naa lelo tung'anak le nyumba kumi ashua naduo tung'anak loitasheki orkijiji ninche loifaa peeyiolou ashu teneeku etaase entoki torrono ashu embaye torronok temurua naa lolo tung'anak loopuo ae report aaliki irpolisi ashu eliki iladuo tung'anak lesirkali.

Ore pee eret serikali iltung'anak tarruoish, irpolisi iltung'anak tarruoish aitalang' irbarabarani, naa kore iltung'anak tarruoish naa iltung'anak lemidim ate. Kelelek inepu oltung'ani modooni elangita orbaribarabara nisaidia atailang' nelelek sii aaiyilo oltung'ani ole wheelchair nisaidia atailang. Ore sii inkera naake ifaa neitalang'i irbarabarani amu inkera naa, iltunganak laa kekwetiki orbaribara ee kedolu engari nekwet, kejo ninje kishinda engari. Neeku, kore toosaai pookin kifaa ake nisaidiai inkera mitalangi arashu iltunganak tarruoish aitalang orbaribara peyie mewosh ake ingarin

ore entoki natodua entaboi ibung'aki olpurrishoi loota esimu enkaina naa ore oshi taata iltung'anak le taata tenikimbung ira olapurroni nemekire apa eetay oruma, meekire apa eetae huruma elelek sii aa tenikimbung iltung'anak ira olapurroni badala nikimpotaki irpolisi ashu nikiyai irpolisi kelelek kipeji niishunye ake tinewueji ashua kelelek sii eh kidung'idung'i torpangai neishunye ake oltung'ani tine wueji neeku ore empurrore nementoki sidai tolosho ashu telelero ashu toltung'ana pookin lotii emurua.

ore eninkunaa iropiyiani inonok peyie ebaiki intokitin pookin naa make sure ajo iyata budget ino oltung'ani naduo tokitin nifaa nainyiang'u naduo tokitin naatayieki maitaji oleng ore sii enkae toki edukuya yiolo iloito ainyiang'isho lasima piiyiolo ajo emaa ena toki keropiyiani aja ashu amaa enatoki kempisai aja ipang'unyie peyie milo ake ajo ae bargain intokitin ashu alo ae budget intokitin nisidi inaduo tokitin inaduo ropiyiani niata nilo nimaniki etaa iwa ntokitin kutik alang inaduo ropiyiani niyawua ashu iwa ntokitin nemigira duo aitarajia oltung'ani ajo iya.

ore neesia esiai naas nanu paalak osesen anaake naa kaidim oltung'ani naiteru, naiteru akwet tedekenya ee yiolo sii enkay kaidim oltung'ani ataara empira ore sii oltung'ani nindim naaji airritisho ataramatisho ore nena siatin nindim sii ahomo ol gym ore nena siaitin naa ninche itumiay elelero ashu oltung'ani pookin loyieu nelak osesen ninche intumia amu kisaidia aalak osesen peemitoki osesen ake aton meeta esiai naasita.

ore oltung'ani pookin oyierisho naa kifaa ake neeta empalai nasuj teyiarare ashu teniko teneyierisho ore ena palai naa kitodolu ajo kanyio eyieri enoolong kanyio meyieri, kanyio eyieuni teneyieri ena daa kanyio ifaa neyauni ashu kanyio inkiasin naifaa niata piitumoki ateyieru enaduo daa niyieu ashu kanyio nkiasin nindim naaji oltung'ani ataasa ashu entoki naa tenimiata mitumoki ateyiara enaduo daa niyieu.

ore enkoitoi nainyototore enaake naa teninyiototo oltung'ani mapema ashu teninyiototo oltung'ani asubuhi ning'as aomon yiolo piiwomon nintuku inkonyek ore piintuku inkonyek ee niwok shai nim brush ilala nimpang nilo aing'uraa intokitin tenaa kelulung'a ore piindip ninteru inkulie shughulini endama indim ataa oltung'ani loikarrisho ashu oltung'ani loiremisho nias nena tokitin tendama peyie mintoki oltung'ani aton ake miata esiai niasita.

ore eninko tenibikoo tedupoto ingira aanyisho tiang metii olaitashekinoni naa eh ,i make sure ajo ore inchugulini inonok naa keesa tiaraka metii enaishiliwa ashu metii enaimutie nimake sure ajo ore iltung'anak keesita enaa enayieuni ashu kegira intokitin pookin aapuo sawasawa eh nimpanga isiaitin venye duo naifaa nepuo nipik iltung'anak improgrami nipik iltung'anak iwuejitin peyie etumoki oltung'ani ataasa esiai enye ashu shughuli enye megira aisumbuanare olikae.

ore eninko oltung'ani ilchoreta linonok piintobik shoruetisho naa intaas ilchoreta linonok intokitin sidain intokitin naa wore olchore mitoki aikata alaikino ashu mikintoki akata arikino ore sii entoki nintaas ilchoreta peemikintoki aarikino naa keeku lasima piira oltung'ani oiro esipata lasima piira oltung'ani naa tenetum oltung'ani enyamali nira tayari pee isaidia ashu naji oltung'ani loidim aakwetiki ashu loidim aatasaru tenkata pookin nanyamal ilchoreta linonok.

ore dupoto enkerai tormarei naa ore enkerai naa emayianata ashua ore enkerai naa entonet ashua entoki sidai nadoli tolmarei ore sii enkerai naa kisaidia toowuejitin kumok amu kisaidia sii enkerai aibung olmarei kisaidia enkerai aitutum intoiwuo tenebo nisaidia enkerai sii iltung'anak metaa keparana amu ore enkerai naa oltung'ani lemeyiolo ninye entoki torrono neeku kelo ake nkaloli pookin nitaparan enkerai iltung'anak pookin loomanya muruan ashu loomanya wuejitin pookin ore sii enkerai nisaidia intoiwuo enyenak.

ore entoki nanyorr ataasa enkata nemaata esiai naa kaidim oltung'ani aidim ataramatisho kaidim sii aing'ura empira naidim ahomo ataara empira naidim sii ahomo atabaiki iltung'anak tarruesh iladuo tung'anak limidimu ate nalo ayaki intokitin nalo aisaidia naa yiolo sii enkae toki nanyorr ataasa maata esiai naa kaidim aing'oru ilchoreta nikipuo aatoni nikinyia ilomon, nikinya ilomon leseriani nikipuo aboita pookin ang'arr osim mpaka nebau enteipa peetumoki oltung'ani ashomo enaduo wueji neloito

ore kenya national archives naa ewueji ashua natii nairobi natii naa ninche epiki intokitin yiapa ore intokitin nemeekure apa etumoyu ashu intokitin esamani napa eton etii iltung'anak ilapa musunku kenya ashu ilapa tung'anak liapa kenya naa nana tokitin sai natii ina national archives ntokitin e kitambo enaa mowuarak oong'uesin pookin ashua iloik loong'uesi pookin nena tokitin intokitin nindim anoto tine wueji pookin.

ore eninko piimpimoki enkerai ino e sukuul tv ashu enking'urata e tv naa ibaiki enkerai ning'as aikretaki ashu aitobiraki isaai naifaa nisuma metaa ore kila saa neme tv ake ing'orita ore sii enkae toki ore tv ashu kifaa nintobiraki inkera irumui enye aanaduo rumui naa metii tv naa ipik ake enkerai nijoki misumayu mpaka esaa naje yiolo peebau esaa e news nelotu aing'orr neshuko alo aisuma neeku nejia ake inko tenisaidia enkerai metaa kipunguza enking'urata etv metaa ming'orita kila saa.

ore enkinyiang'a e internet naa kisaidia ashu kisidai tiae kata amu ore teninyiang'u intokitin te internet ashu teninyiang'u intokitin ae order naa ekitumokini ayaki enaduo toki koon ashu ekitumokini ayaki entoki duo niyieu amu ore enaduo toki tenidol sai enaa enkamuke ashu enkila pookin piiyieu naa ninye kiyakini ashu naa iyie logelaki koon ashu iyie logelaki koon ajo kaa iyieu ashu kaa miyieu neeku ore enkinyiang'a e internet naa kisidai amu ekiyakini entoki duo pookin niyieu.

ore imbaa nayau ilarrabali toonkajijik ashu tolmareita naa enkanyit ore enkanyit naa entoki etipat kifaa nibung'i amu tenelau orpayian ashu enkitok enkanyit ashua inkera naa keyau ilarrabali toonkajijik ore sii enkae toki nayau ilarrabali naa ormarenge teniaku kening oltung'ani ormarenge teneeku kinosakini ilomon tewueji neje ninosakini tenkae wueji neyau iladuo omon atua ang naa keyau siinye inatoki ormarenge neeku yiolo nena tokitin intokitin naifaa nepal iltung'anak peemitoki airriki ilmareita lorkulikae.

ore isiaitin enaake naas enkitok etii ang ashu naidim enkitok aisaidia ashu naidim enkitok pookin ataasa etii ang naa ore enkitok pookin naa lasima peeramatisho lasima sii piing'orr inkera lasima paaninye ashu lasima peeyierr endaa enkolong nemetii pookin orpayian ang lasima peyierr endaa nituku inkera ning'orr eramatare pookin naba ena natii ang peyie etumoki ayeu orpayian ainepu intokitin etii sawa amu ore inkituak duo naa meramatisho ashua ketii inemeramatisho neeku ore kifaa ake sinche piisaidia irpayieni lenye paa yiolo inkolong'i nemetii ang netumoki ataramat isho pookin.

ore paanyorr nanu ena siai amu eh naa yiolo tening'orr inkera tv ashu tenifundisha inkera enking'urata etv naa ketum sininche eng'eno ashua ketum ae elewa ajo kanyio nagira alo dukuya ashu kanyio entoki etipat ashua entoki nagira aendelea tolosho neeku ore inkera kisaidia siinche enking'urata etv amu ketum sininche eng'eno netum eh atayiolo ajo kanyio nagora ae endelea.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa oltung'ani lotii endapash airura ashua oltung'ani loineputua ashu lotaasa ninye isiaitin enyenak neeku kegira alotu aipumusika kaarie airrura idipa esiai pookin ashu idipa enaduo toki pookin naasita ashu naifaa nees peyie isaidia ninye menoto intokitin pookin ashu isiaitin pookin ashua ropiyiani pookin nayieu neeku yiolo ena naa kisidai tenirura oltung'ani aipumusika indamunot peyie idipa esiai pookin naipirrta.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa ajali ashu orbuket lorbaribara lotooshote ingarrin ashua natabatate engarri eh, adolita naa ore ena naa embaye torronok oleng amu ore orbuket lorbaribara loongarrin naa keiumisa iltung'anak keya enkishui oltung'anak niminie irmareita ashu niminie irmareita kumok iltung'ana lenye neeku ore ena naa embaye torronok oleng teneesa tolosho ashu teneesa torbaribarani.

ore ena naa eh ormarei arashua iltung'anak lootonyorrate neponu tenebo netum inkera neponu aitobirr ormarei lenye niaku ore ena endaa ashu erishata nanya ormarei endaa naa ore tena naa karrep nanu ajo kisidai tenetoni ormarei tenebo netoni aibung'a neeku ore esaa nanyai endaa nenyai tenebo nisheai ashu neng'arr indamunot ashu neng'arr intokitin pookin naiba enaa naanotoki ashu naaba anaa naatay tormarei.

ore eninko tenisum oltung'ani peeyiolou ena, naa ing'as aing'oru oltung'ani laa mesioli anauru ashua tenenauru na ki cooperate ake ashu kidim ataasa entoki pooki ningira ajoki ning'oru sii oltung'ani loneneng ata tenaa naa lasima ake peeneneng'u amu lasima pees intokitin pookin nagirae aba ajoki toljim peyie isaidia osesen lenye ailepunyie muscles nilepunyie ngufu nitoki siininye aiteneneng metaa oltung'ani loidim ataasa isiaitin pookin naajokini.

ore entoki nalotu indamunot tenewueji naa isikarini lorbaribara iloshi loing'uraa license ashu ing''uraa ingarrin tenaa keeta license ashu amaa ngarrin kanyio enapita kenapita ntokitin torrok nitalaku sii ashua yiolo laduo loinyiala sheria orbaribara nibung'i neyai police station nepuoi ai report ore sii ena naa kisaidiyia aibooyo jam ashu aitayu jam torbaribara neeku yiolo irpolisi lorbaribara naa iltung'anak le maana oleng amu kisaidiyia ingarrin peemitoki atum inkajalini ninche nemitoki atum jam.

ore sababu naisho metaa manyorr ena baye naa ore peeku keetay maandamano ashua peeku kegira iltung'anak aeandamana naa kinyial iltung'anak ashu kinyial isiaitin oltung'anak ninyialaki kulikae tung'anaka inkarrn nepuo irkulikae niturra enkishui enye tenkarake esiai e maandamano neeku ore ena siai e maandamano nemesiai pi sidai pi mang'as nanu arreep kifaa iltung'anak pee eneandamana neandamana tenkoitoi sidai peemitoki iltung'anak aipotesa maisha nemitoki sii iltung'anak aipotesa enkishui enye ashu aipotesha erishata enye.

ore ena naa ewoshoto ekura enkata ewoshoto oonkurai enkata nageluni ilarikok enkata nainyiototo iltung'anak aapuo agelu oltung'ani oladuo lotonyorra ashu oltung'ani loyiolo ajo kitaas ninche esiai neeku ore ena naa embaye etipat oleng tolosho amu ore iltiung'anak pookin loogelu ilarikok naa maendeleo egira ayau neeku ore ena siai naa kisidai oleng teneesa temurua peetumoki iltung'anak aanoto maendeleo nitoki iltung'anak anoto inkibelekenyat oondamunot enye.

ore enkisuma naa enetipat ashu entoki etipat oleng temurua amu ore enkisuma naa kisho iltung'anak, kisho iltung'anak menoto eng'eno nisho iltung'anak meteng'ena nisho iltung'anak metayiolo ajo kanyio nagira ae endelea nisho sii iltung'anak metaa keyiolo airoro nkutukie pookin naa eh sukuul ashua nkutukie pookin nairo irkulikae oshon neeku ore enkisuma toonkera kutitik ashua toltung'ana pookin naa ene maana oleng amu kilepunyie sii iltung'anak nepik iltung'anak isiaitin nisho iltung'anak indamunot naibelekenyie emurua lenye ashu olosho lenye.

ore inkoitoi nindim ataasa oltung'ani piintabaiki iltung'anak letu isuma eh aitabaiki agents ashu intabaiki ATMS naa ore entoki edukuya indim ake ayau maendeleo niyau sii ilturruri ashu saccos laduo loisaidia iltung'anak neyau eretoto indim sii ataa imanaa oltung'ani aliki iltung'anak ajo ama ena baye kanyio isaidia naa kanyio maana peetae neeku ore ina siai naaa kifaa oltung'ani paa kelikini oltung'ani taratibu oladuo tung'ani letu isuma peetumoki sininye aelewa nemejo kegirae aitaas ukora pookin teneeku etolikioki embaye sidai.